Niĩ ingĩ prefer Tilapia nĩ tondu Tilapia ndĩkoragwo na maguta maingĩ na ningĩ ndĩrĩ na calories nyingĩ ta ũrĩa catfish ĩrĩ na maguta maingĩ. Tilapia ĩĩ kamũcamo kega gatarĩ na gĩthamaki kĩngĩ mũnungo wa thamaki. Nĩngĩ Tilapia nĩ yonekaga naihenya na ningĩ kira mũndũ no ahote kũmĩgũra thokoinĩ. Tilapia o ringĩ rĩĩ, nĩ ĩkoragwo na ka kũhutia kwayo ĩĩ lean ĩĩ smooth wega.

Mũndũ akĩambia ũrĩmi wa thamaki nĩ abataire gũkorwo na mbia njiganu ciakũhotithia kũgũra indo iria ciothe cingĩ cingĩbatarania, na ningĩ mũndũ nĩ abataire kũrora size ya mũgũnda wake, kana nĩũkũhota gũkaba thamaki iria ũrahota kũiga kana pondi ĩrĩa ũrenda gũthondeka, ningĩ mũndũ nĩ abataraga ũteithio wa andũ ũgĩthondeka pondi ĩyo ya thamaki na ningĩ maĩ no nginya ũkorwo na supply ĩkúũgana handũ maĩ mekũigana kũiga thamaki, kaundũ kau kangi nĩ kũria maĩ ũrĩitagĩrĩra, no nginya ũkorwo na njĩra njega cia gũitĩrĩra maĩ macio marĩa waruta ũgekĩra maĩ mangĩ matheru, na ningĩ kaũndũ kangĩ ũkũbatara nĩ irio, irio cia thamaki, ũkamenya kũrĩa ũrĩcirutaga kana no cioneke na njĩra ya naihenya.